Gũkũ nĩ thoko, mwendia ũyũ arendia nyanya, na nyanya ici nĩ itũteithagĩrĩria harĩ mĩrugĩre-inĩ iitũ rĩrĩa tũgũbatara kũruga irio nĩ getha igathondeka irio, na gũtũcenjeria colour irio, irio citigatige kũhana ta citarĩ na ta citarĩ na riri mwega rĩrĩa ciarugwo. Kũguo nĩ ithakaragia irio ciitũ na thoko ĩĩ bata mũno, tondũ nĩ ĩtũteithagĩrĩria maũndũ-inĩ maingĩ ma thũgũrĩ na wendia.

Haha nĩ ndĩrona madagĩtarĩ me thibitarĩinĩ nĩo aya mekĩrĩte tubuti twa white na nĩ aya nĩ mateithagĩrĩria mũno arĩa manyuaga njohi cikamagia arĩa mena thĩna wa kunyua njohi mũno magatuĩka ta mate gĩtaranio kana ta meciria mao mathũkĩte nĩkĩo mandagĩtarĩ maya makoragwo na thibitarĩ ici cia kũmateithĩrĩria arĩa mũno matuĩkĩte a ũnyui wa njohi wa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩgetha mamateithĩrĩrie kũhũrana na njohi ĩyo na kũnyihianyihia magatũĩka a kũgarũrũka.

Ndĩrona ithandũkũ rĩa rangi wa mũtharaba mũtune, rĩrĩa rĩteithagĩrĩria gũthondeka andũ monete mĩtino, kana mũndũ wĩna thĩnaa wa kwenda gũthondekwo, rĩrĩa rĩkuaga indo, cia gũthondeka andũ. Nĩndĩrona hena hena ndawa, hena magathĩ, hena bandĩnji, hena thibiriti, hena tũremebeko, hena kotoni wuru, iria ciothe citeithagĩrĩria mũndũ onete mathĩna nĩgetha ahote kũgirĩrĩria, rĩngĩ mũndũ akiura mũno, cia kũmuoha, nĩgetha a kũmũtangĩkĩra, agĩcoka gũtuĩka wa gũtengerio thibitarĩ-inĩ, nĩndĩrona kinya kanyamu ga gwĩkĩra mũndũ mĩrukĩ rĩngĩ mũndũ agĩte mĩrukĩ.